Ũndũ ũyũ ũrĩ wa bata mũno mũno mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwakwa tondũ ũrĩmi wa macani nĩguo ithuĩ andũ aingĩ twĩhokete gũkũ ũguo thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ na nĩyo biacara ĩrĩa njega ĩtũheaga baita njega ona ĩgatũhe mbeca njega. Na ũrĩmi wa macani ningĩ nĩ ũteithagĩrĩria mũno nĩ ũndũ wa mbeũ ĩno njĩthĩ tondũ nĩ mahotaga gũkorwo me busy thĩinĩ wa mĩgũnda-inĩ na makeyeheria na ũhoro wa ndawa cia kũrebia kana maũndũ mothe ma uhalifu thĩinĩ wa itũra-inĩ. Ningĩ ũrĩmi ũyũ nĩ mwega mũno tondũ nĩguo aciari aitũ mahotaga kuona mbeca cia gũthomithia ciana, makahota kuona mbia cia kũandandũra mĩgũnda yao, makahota kuona mbeca cia gũkĩgũra irio ingĩ cia mũthemba ũngĩ ona kana makona mbia cia kũgũra nguo ona kana gũaka manyũmba mega. Ningĩ ũrĩmi ũyũ nĩ ũkoretwo ũrĩ wa bata mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwakwa tondũ ningĩ nĩ ũtũmaga ona ũkanyihanyihia mũrimũ wa meciria ũrĩa ũgũmagĩra andũ hĩndĩ ĩrĩa matarĩ na maũndũ maingĩ ma gwĩka na mareciria mũno. Hĩndĩ ĩyo nĩ magũtua macani, nĩ makoragwo makĩaranĩria, magakorwo meciria mao mothe me wĩra-inĩ ũcio, na magakorwo makĩnyihanyihia ũhoro wa mecirĩa mũrimũ wa mecirĩa thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwakwa. No njũrie thirikari ĩteithĩririe mũrĩmi wa macani nĩgetha ahote kuona bonus nyingĩ ona ahote kuona marĩhi maingi he kĩro ya macani na mahote gũteithĩka.

Gĩcagi-inĩ giitũ, gũtirĩ mũgũnda atĩ wa kũrĩithia no nĩ gũkorawo na kĩweni kĩho gĩtarĩmago, no nĩ mũgũnda wa mũndũ kĩũmbe, na nĩ atũĩtĩkagĩria rĩmwe ũkĩrĩithia. No kĩrĩa gĩtũmaga tũikare tũtarĩ na ngũĩ mũno, kana tũnyitanagĩra tũtarĩ na ngũĩ, nĩũndũ wa gũkorwo nĩ twendanite na tũkaheana itĩo. Maita marĩa maingĩ twacemania kĩweni-inĩ ta kĩu ũguo gũtua nyeki, kana gũtua mahuti, o na kana rĩmwe tũheagwo mahuti mathukuru-inĩ, kana kũrĩa kũngĩ tũgatũgũta nyeki ĩyo tũkahota gũtwarĩra ng'ombe, nĩ gũkoragwo na wũiguithanĩrio, "we ũgũtũgũta harĩa ũguo hena nyeki ĩrĩa na niĩ ngũtũgũta haha, nake ũrĩa ũngĩ egũtũgũta harĩa ũguo." Ningĩ andũ a gĩcagi giitũ nĩ marĩ thayũ mũno mũno mũno na wendo wa igurũ mũno mũno mũno mũno, ũcio nĩũndũ ũmwe Ngai atũrathimĩte naguo wĩ ta gĩcagi a gwitũ ũndũ tũngĩĩrahĩra ta gĩcagi a gwitũ. Nĩ tũrĩ ũrũmwe na wendo mũingĩ mũno kwĩ mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Ningĩ thirikari ya matũra, nĩ ĩteithagĩrĩria o na kũiga thayũ he mũndũ na ũrĩa ũngĩ, hangĩgĩa ngũĩ, andũ makahota kũiguithanio hamwe, no tũtikĩrĩ twakorwo na ngũĩ ĩyo nene.

Mũthemba wa pasture, nĩ nyendete mũthemba wa nyeki ĩrĩa ĩtagwo nyeki ya gĩkũyũ tondũ nĩĩkaga wega mũno, kũndũ kũingĩ na ĩgakũra na ihenya mũno mũno mũno, ningĩ nĩ ĩkaga wega mũno nginya matũra marĩa mena ũhehu, ona kana ũrugarĩ mũno nyeki ya gĩkũyũ na nĩ ndĩmĩendete mũno mũno mũno, angĩkorwo nĩ kũhanda tondũ nĩ ĩciaraga na ĩgatherema na njĩra nene ona ningĩ nĩ ũhanda handũ gagacoka gũciara mũno mũno mũno, kana gakaruta nyeki nyingĩ na ũguo ĩgateithĩrĩria gũ save a, atĩ no ũhande handũ hanini na hakũhe maciaro manene, nĩ save aga mũgũnda ningĩ ndĩhĩnjagia mũgũnda kana ĩgathũkia mũgũnda, nĩ yongagĩrĩra ũnoru thĩinĩ wa mũgũnda tĩri-inĩ na ũndũ wa kerĩ nĩ raithi nginya kũmĩ maintain ona ningĩ nĩ raithi kũmĩgetha. Nĩ ũndũ ũcio no njuge mũthemba ũrĩa nyendete mũno wa nyeki nĩ nyeki ya gĩkũyũ na no njũrie andũ aingĩ mũno mahote kũhĩmbĩria mũthemba ũcio tondũ nĩ mũthemba ũkũraga nai ihenya na wĩna baita mũno mũno mũno thengio ii mũno.

Makinya marĩa mũndũ agĩrĩirwo kũrũmĩrĩra nĩguo ahote kũrĩha na MPESA Pochi La Biashara, no mũhaka mũndũ ũcio kĩũmbe akorwo na raini ya Safaricom, ningĩ akorwo registered ta MPESA user. Kumania hau no mũhaka akorwo akĩmenya harĩa Pochi La Biashara rĩrĩ nĩgetha ahote kũingĩra MPESA ahingũra App ya Safaricom ahote gũkinya harĩa ha MPESA. Akinya ha MPESA, aikũrũke harĩa kĩanda harĩa ha Lipa Na Mpesa no arore ha Pay Bill ha Till Number nĩguo ekuona Pochi La Biashara. Kuuma Pochi La Biashara nĩ egũcoka ekĩre namba yake, ekĩre mũigana wa mbeca ũrĩa arenda gũtũma, acoke ekĩre PIN ĩrĩa yake ya hitho, acoke rĩu nĩgetha rĩu a confirm. Yarehe rĩtwa rĩa mũndũ ũrĩa egũtũmagĩra kuuma hau ũguo no eĩire OK mbia cicoke gũthiĩ na etĩkĩre mbeca cigĩthiĩ. Macio nĩmo makinya marĩa mũndũ arũmagĩrĩra kũhota kũrĩha na Pochi La Biashara.

Rĩciria ciakwa na gĩtũmi kĩrĩa ingĩciria M-pesa nĩ yendekete mũno mũno gũkĩra Airtel, nĩgũkorwo atĩrĩ, M-pesa, customer service ciao ciĩ igũrũ mũno. Ningĩ nĩmahotete kũ market product yao wega mũno, na magakorwo mena offer nyingĩ mũno, cia mwananchi wa kawainda, na maũndũ maingĩ ma kũgucirĩrĩa mũndũ. Ningĩ nĩmahotire kũĩyarĩra thũgũrĩ-inĩ wega mũno, makĩhota kũji market, na makĩhota gũĩka kĩndũ gĩtagwo branding, na andũ othe makĩmetĩkĩra. Ningĩ nĩũndũ mũhũthũ mũno kũhũthĩra M-pesa, nginya hemũndũ ũtarĩ mũthomu, kana mũndũ ũtarĩ na ũgĩ ũcio mũingĩ. Ũndũ ũrĩa ingĩra Airtel, mahote gũĩciria mũkenya wa kawainda, makorwo makĩhota kũmũĩciria. Gũkorwo na offer ciake, kũgũithia marĩhi ma kwaria na thimũ, gũkorwo na marĩhi ma raithi magũtũma na kwamũkĩra mbeca, gũkorwo na service ciakũgũra M-pesa. Gũtũma mbeca bengi na njĩra ya ũraithi. Na makĩria ya mothe, mahote kũnji market, ũrĩa mangĩhota gũtũmĩra product yao. Akenya aingĩ maremagwo nĩ kũhũthĩra product ĩyo tondũ matimĩũĩ wega, matimĩtaũkĩtwo wega.

Yunibasĩtĩ ya Tom Mboya nĩ yunibasĩtĩ njega mũno mũno, yunibasĩtĩ irĩa ĩkũrĩa mũciĩ mũnene wa Homa Bay, yunibasitĩ ĩna ciana makĩria ma ngiri ithano na ĩtongoragio nĩ mũnene wayo nĩwe Charles Ocholla ,na nĩ mwarimũ mũnene mwega nĩahotaga gũtara ciana na gũtongoria cukuru wega, nĩ yunibasĩtĩ njega mũno ĩna mathomo mega ma ũhoro wa ũrĩmi ,ũhorro wa ũkũria wa kĩrĩũ ona wa ũhoro wa iganda, gĩtũmi kĩrĩa kĩnene mũndũ angĩremwa ngĩngĩtũma mũndũ ndakaingĩre yunibasĩtĩ njega ũ ,nĩgũkorwo kaingĩ ndũkinyĩtio ikĩro ,ndũkinyĩtio ngirĩfdi ĩrĩa ĩrendekana ya c plus gũthiĩ na igũrũ, ndũrĩ na maksi ya gũtũma ũingĩre kũu ũguo na ũndu wa kerĩ oyunibasĩtĩ hena kĩria wekaga wega ,hena kĩrĩa makoragwa ũikĩrĩre mũno noyage gĩtumi ya kũingĩra kũu kĩrĩa wĩkaga watho na gũthomera ũhoro wa ũrigitani tondũ matiheanaga kothi ta icio noũremwe kũingĩra kũu kana ona ũhoro wa teaching noũremwo nĩ kũingĩra kũu nĩmahotaga kũheana kothi njega muno, ũhoro wa ũrĩmi kwanja, ũhoro wa iganda ona mohoro aya mangĩ ma sciences.

Makinya marĩa mũndũ agĩrĩirwo nĩ kũrũmĩrĩra nĩguo ahote kũrĩha na Mpesa Pochi La Biashara nĩgũkorwo, ũndũ wa mbere wĩna raini ya Safaricom kana wĩmũhũthĩri raini ya Safaricom, ũndũ wa kerĩ no must ũkorwo wĩ registered member ũkorwo ũrĩnjĩstĩte thimũ yaku na Mpesa nĩgetha ũhote kwamũkĩra, kũhota kwamũkĩra motungata macio ma gũtũma mbeca, ningĩ no must ũkorwo wĩna ũmenyo wa kũmenya harĩa ĩrĩ waingĩra Mpesa ũgacoka, ũgathiĩ harĩa kĩanda ha Lipa na Mpesa wakinya hau ha Lipa na Mpesa nĩ ũkwona, hena Pay bill, Till Number, na hena Pochi La Biashara, ningĩ wagĩkinya hau ha Pochi La Biashara ũgekĩra namba yaku, ũkahihinya kwa Pochi La Biashara ũgekĩra namba yaku, ũgekĩra mbeca iria ũrenda gũtũmĩra mũndũ, ũgacoka ũgekĩta pini yaku ya hitho, ya tũma nĩ gũkũrehera marĩtwa macio ũ confirm kana nĩmo macio ũrenda gũtũmĩra mũndũ ũcio warĩkia gũ confirm nĩ ũkwandĩka yes, nĩ ũgwĩtĩkĩra yes kana angĩkorwo timo macio ũgagĩkanja na no ningĩ wakorwo nĩ mo ũgekĩra yes nĩgacoka mbeca cigacoka gũtũmwo kwĩ mũndũ ũcio ũkwendaga.

Bengi ya intaneti niĩ no njuge nĩ ĩhotithĩtie mbeca cia bengi kũhũthahũthia, na gũkũ Kenya nĩ ĩtĩkĩrĩkĩte wega nĩ gũkorwo nĩ nyamũ ĩra save ĩra mũndũ mathaa make, nĩ nyamũ ĩrahota kũhonokeria mũndũ mahinda make, O harĩa mũndũ arĩ na ahote kũĩka transaction yake, o harĩa mũndũ, no ahote kũtũma mbeca, no ahote kũamũkĩra kwĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ wothe. Ningĩ nĩ kũhotithĩtie andũ kwĩka mbiacara, o na kũhota kũandandũka, gũthiĩ nginya nja wa itonga cia Kenya, nĩgetha kũ tondũ kũhota kũruta mbiacara, to nĩ raithi kũamũkĩra mbia ciaku na nĩ raithi gũcitũma. Wega wa bengi ya intaneti, ũndũ ũrĩa ũteithĩtie mũno mũno mũno mũno nĩ gũthomithia andũ ũhoro wa ũhoro wa kũgĩa na mũtugo wa gũkorwo wa mbeca ciaku, wa kũigithia o harĩa ũngĩkorwo ũrĩ. Ningĩ nĩ ĩhotete gũthomithia andũ ũhoro wa kũmenyerera kũmenyerera mbeca ciaku, gũciramata wega tondũ no ũhote gũciamũkĩra o harĩa hothe ũngĩkorwo ũrĩ, wĩ nja wa bũrũri, wĩ thĩinĩ wa bũrũri, wĩ kaũnti different, wĩ kũna, ũgĩĩka mbeca ciaku, nĩ ũkũhota kũamũkĩra mbeca ciaku, o na nĩ ũkũhota kũaranĩria na andũ acio through ũhoro wa thimũ kana kũandĩkanĩra--